Mawatho nĩ maingĩ ta thibindi ya ngari, thibindi ya ngari rĩ ndereba rĩmwe nĩ matwaraga na thibindi ya igũrũ mũno na nĩ ũgũkora nĩmeka mũtino na nĩ ũgũkora nĩ makĩnyitwo na nĩ matwarwo harĩa hagĩrĩire kũrĩa borithi. Na mawatho mangĩ nĩ ma gwĩkĩra mĩcibi ngari-inĩ cia mũingĩ ĩria cĩkuwaga athĩĩ, mekĩre mĩcibi, no ngina ngari ĩgakorwo na mĩcibi. No nĩ ũkora ngari nĩ ciathirire mĩcibi, rĩngĩ nĩ ya kũrire, rĩngĩ ĩho no athĩĩ matirahota Kũiga tondũ makoragwo mahihinyanĩte mũno. Koguo nĩ megũbatara mekĩrĩre mũno mĩcibi to nĩ ya bata, tondũ rĩrĩa ngari ĩyo ĩngĩthukio handũ rĩ na andũ makorwo nĩ mekwĩyohete mĩcibi rĩ nĩ wona matingĩona ũri, koguo notũrie mekĩrĩre ũhoro wa macini, marore ũhoro wa thibindi ĩigũrũ mũno matige gũkorwo na thibindi ya igũrũ na makĩrore nginya masaĩni, he masaĩni mekĩragwo barabara, okorwo nĩ gũkĩra gwa Zebra, Wambui mũrĩndũ, rĩu akarora, kana he ciana cirahetũka, akarora tu narĩ ahonokie muoyo ũmwe.

Haha mũndũ ũyũ nĩ gũthĩnja arathĩnja. Na nĩ ũrakiona nĩ andũ eri, he ũmwe ũmũrorete na hena ũngĩ arathĩnja na magathĩ, na nĩ ũrakiona ena magathĩ ma mĩthemba yothe. Koguo nĩ kuonania nĩ mũndũ ũhĩgĩrĩire gũthinja. Na nĩ arathĩnja nyamũ ĩhana ta mbũrĩ. No gũkĩmĩthĩnja aramĩthĩnja, na ena magathĩ maingĩ. Gũkũ nĩ ta kũrĩa gwĩtagwo gĩthĩnjĩro, koguo nĩ arathĩnja mbũri, na toakorwo egũcoka endie nyama icio na nĩgetha one ũboco wa o mũthenya. Na nĩ ũrakĩona nĩ ehumbĩte wega, tondũ ũgĩthĩnja-rĩ, no ngĩnya ũkorwo wĩhumbĩte wega ta nyamũ ici ekĩrĩte moko nĩ njega. Nĩ cikũmũgĩrĩrĩria na ndakagwatwo nĩ mĩrimũ na nĩ cikũrigĩrĩria maũndũ maingĩ, na haha hena mũndũ ũrũgamĩte na nĩ aroneka ena ngamumbuti, na nĩ aroneka no kũmũrora amũrorete, akĩmwĩraga ũrĩa wothe egwĩka. Koguo nĩ aronererio ũrĩa egũĩka, nake nĩ mũrutwo mwega nĩ areka ũguo aronererio.